Gima nie pichani en chiemo. Maen kuon, alot kod olemo mar avokado. Kuon ko nyo emedo dhano teko mar tiyo. A lot konyo e rito del kageng'o tuoche.

Pichani tang'o rawera moro mipuonjo goyo abal. Omiyo tijni en tij goyo abal. Goyo abal inyalo puonj ng'ato kuonde mopogore opogore kaka nam kod aoche.

Epichani aneno ka miyo moro obedo gi nyithindo ariyo oko elowo. E pichani aneno ka miyono puonjo nyithinde koting'o buk elwete. Kendo e pichani aneno ka miyo moro omoyo sende tuo oko. Kendo tokgi, nitiere puodho machalo ni opidh oduma.

Tijni en tij puonjo, kendo tijni nigi nengo ahinya. Mokuongo pesa dwarore mar gero udi, mondo jopuonjre obedie. Kendo jopuonj bende nyaka chul mondo eka gipuonj malong'o. Lep sikul bende dwarore ma seche moko bechgi ng'eny ahinya.

Mae iluongo ni tuk hawi. Kendo tuk hawi nyalo miyo ng'ato lal pesa modhuro ahinya. Kendo pesa mane ok ichano ni inyalo tiyo godo ka in gi geno ni yutoni dhi bedo maber ahinya. Omiyo tijni ok ber ahinya.